Ngiroo en pichait non ikere ketik en yon chekakilul ketik chu kora imuch kemwaa kele ketik ab cheborusinik kora kekere cypress kora en yon boisioni ak yekiwoldoo en kokwet ko roisi kot missing amun ki en tai kenyisiek chekibo tai kokicham keboisien kiy nekikuren soit kebete kora tuguk chuton chu yebata noton kin konyo kit nekuren sugutait ih nyokowalak boisioni kora elekiwoldoo kotesetai kowolokse boisioni en kasarta nekitou nguni keboisien tinget anan ko traktet keboisien kebete ketiik kouniton ko roisi kot missing yekiboisien tinget amun tinget kobete ketiik chechang kora komii mashinit neu caterpillar non kiboisien asikotil ketiik chuton ako chorori kora inendet ko oloton boisiet noton kikowaldagee boisiet en kokwet amun biik chechang kikoba ichek tingok ak catapilaisiek kora amun boisien kasarta nenwach akoluli ketiik chechang en kasarta nenwach kora en yuton chukimwoe kele tinget kobeten koret agenge koroisi kor kiyumi saw dust choton kiboisien kilole kou jikonisiek kiboisien kora kechoben mandasi biik choton cheyoe mung'aret ab mandasi en elekararan boisionoton amu kikonyumnyum kot keboisien kimnotet ab chito amun kararan keboisien mashinit

Eng' pikchaino kekere bandek choto chekakinde chepirok bandek kora chekakepangan eng' lainda ne noto ne kararan asikowek rahisi kiiti ing' yo muuch kemwa kele kakipangane eng' lainda nebo somok eng' oeng' asikenai kele ngenyil ko guniok ata chotok chebo bandek kora ko imuuch kemwa kele boishoni ko kararan kot ing' kokwet kiit netai korok eng' yu kemwoe kele kekirinda ng'alekab rubet amu yemi bandek komakomi is rubet amu muuch kemwa kele bandek kokonu kii nekikure kimyet ko kimyet kemwoe eng' kutitab kingeresa kele stable food nebo emenyo nebo kenya komokoi tebi chito amaam kimiyet kora eng' yu kemwoe kele mi biik chekakonyorchigei boishonik eng' yu amu biik cheromei bandechu koromchin guniok kelipani icheget kora chito nekoiboti bandek kou nitoni konyorchingei akine rabishek mutai yealda kora eng' yu kowoe bandechu kwoei kampunishek choto chechobe boshek kou kampunit nechobei boshek konyorchingei akine bandek akoyoei kampunit noto kotestai matkolul amu komami bandechu komatesei tai kampunini ng'oei boshek sikealda ko imuuch kemwa kele boshek chotok chekikiser akot kou fahari imuuch kesir kele boshek jogoo imuuch kesir kele exe ikere ile ngomomi bandek komatsei tai kampunishek kou noto kemwoe kele bo komonut kot boishoni eng' kokwet

Kirooh en pichait non kakisir kele Sabatia sub-county dairy farmers cooperative. Yu ngunon komwae kele kit netesetai en yu ako kiruyoge kabatik tugul cheribe tuga. Amuun akoth alake koba nguek imuch alak akoth koba kiagik eh ingokaig ak ne kemwae kele inaei Ile tesetai koetu amuun kiyumge metoek karibu aeng anan kosomok anan ko ang'uan komi kit netesetai nekararan kemwae kele en yu kotesetai kwendi tai amuun yekiumge kouni yekikochi chito kotesetai kounon amuun kial teta agenge kemwae kechechinaat ichabe kurupit noto ikere Ile kakonyor chichi ko tany nenyin anan ko moi nenyin kotaretieken koriben lakok chik koluban akot sugul kora akoth bik ingunon cheribe tuchu kiagik chukoyache kelubani icheket tareti kekirnda ng'alekab chorindet kekerinda ng'alekab chelosos natet en kokwet anan ko emet koeku kiagetugul kokaranit amuun yetessetai kouni kwendi tai emoni bo Kenya amaikase chi korire akobo rubet

Kirooh en pichait noh kekere tugun chechang. Kikere en Yoh bendap ingokiet noton nekakil choton ko boisiet chekichoben chapati akiil ake deep frying kikere en Yoon machungeek kikere tugun chechang chekakichob kikere juice choton Cheka ki blended ake mwa kele blending juice kikere tugun chechang olekiamdaa missing ah yu kiune eut kityo yekaitar iuni eut iyam . Imuch akot ibure inguni kou chumbek anan ko bik makarek cheechen koche'nge mi rotwe neketilen , kocheng umait ih akochen sanit en Yoh asikotile korute ak umait en yo konemu kobaishe kora juice ichob, konemu kit nekikuren rokoret ih anan kekuren kekuren straw en kutitab kingereza kobaishien asiko mose inee polepole komusiek juice ichato kotile pendo en Yoon kobaishien rotuet koame kora en yoo koburi inee kocheng'e serveitte .angomach komasta en kutit kousen serviet kutit kousen kora eut nyin kokiame kityo kitakurchin kou elekakichopta kobaru kole yu koba bik cheitakurchi so kiame kitakurchin mutyo keraritos kebaibainjin kobwatin ke bik olekikobun komwae kole kiauni, kiauni sabet ikere Ile kararan kora kot missing kitakurchin kou niton ni amukineteke kit nekikuren table manners en kutit nebo kingereza

En pichait noon kekere chapati, kikere marakwek, ak kikere choton nyanyek ih , kikere kityo nguek kora , kit nekikuren machungwat en Yoon, kikere tugul chechang en yohn noto ko amituakik. Koron kit netai imuche ketaunen chapati , chapati koron komache itinye ko bosuek chekichaben kikuren unga nganu itinye ichaben kora mayainik en Yoon icheng chumbik, icheng sukaruk, aitya imuch iteshi chego , iburuch aitya ikandan ih , yeibata dakokaishek sosomu inyetau ichab chabati ako kakochabakis inde mayaik, inde frying pan kochabok . Kora kemwa ng'alekab inchirenik ko inchiriot nenon kemwae kele kokikelen mwaitab ineken kichoben ak kilalanyi mwaitab neoonekakochobok inde inchiriot orit kobata takikoshek taman anan ko tiptem inemu aktya inyetonatona nyanyek chu akichob kounoton akinde maat kounato ingebee ng'alekab ng'endek en yoo ak kikutunee beek koron ak yekakorurio kenyake sut akinde sanit kokakochavok kounatok akinde sanit akoyaam kokakenyor kora protein, vitamin carbohydrates en Yoon

En Yoon kekere tugun chechang chekakinde bokisisiek anan kakinde kiretisiek en Yoon kikere echek ketunguik kikere nyanyek, kikere kikere amituakik chu ko ko amituakik cheyakituen kasarta nenuach, kokirib en tililindo komakichi kora korista neamege koyagitu en kasarta nenuach komache kora bik alik cheale en betusiek amuun kotebsa akoi kokachin asenet neo kabatindet kit netai en you koyache kebchei ak Kong"ik ih asikobuse tukuk chuton, kora komagat kiuun kotililit age ma kosaya nemako tindoo bek amu bek cheyae icheket ko nunio kokagechab kounato kibagebangan komie aitya kinde kot nekararan nemarobanu netindo korista neamegee akgechob kot kora nekararan kot missing nemaityin ng'ung'ungnyek kouu konyokoam muerk akgechob kora kounoton ageger kounoton ih ak akinemu choto kidogo akonai minee nekialda chuton tugul kouu.

Ngiro eng' pikchaini kekere bandek choto che imuuch kailul koristo amu bandecho kokaruiyo kikere kora kele muuch koteshi koristo ak roptab koita olekikirindoi galechu kot mising' ko kararan kineti kobotik kokol bandek anan kokol ketik komute mbarenyi amu ketik cheechen kotoreti koter koristo nenyonei kou noto kora imuuch kemwachi kobotindet kelech yekakoit bandek kotoi konem ichek maseek koyoche kiumi ng'ung'uyek cheyomegei kot keldo kimwoei eng' kutitab kingeresa kele arting harp ko yekakiyumchi bandek kou noto kotoreti kokimit ichek ameluli koristo kora ole kiriptoi kora koristo ne oo kou nitoni ko makat kemwochi kobotik kelechi kokol bandek kosup lainda nekararan aityo korib bandek kokimekitu bandek amu yekiyochi top dressing bandek keistochi tumdo kokimit bandiat konerei bandiat ne maimuuch kilul koristo yeitumtumi inendet kora kora koyoche kimwochi korib kelechi kwai kii nekikure inter cropping ing' kutitab kingeresa amu yekiburuch bandek ak tugun alak kotoreti korip ichek koristo ne oo neu nito kora muuch kemwa kele makat kemwochi kabotik kokolso eng' kasarta neyamat asikomiuch ichek kohepan

Kirooh en pichait noon kekere tuguk choton somok en Yoon, mi akot bokisisiek chebo sweet agegere alak chebo muchelek en Yoon kikere alak chebo muanik en yong, korotuen chu koba kamanut missing ngemwa akobo kouu muchelek chu en kasarta nito ni kokoek muchelek kit negimwae kele magoi kitebi ama muchelek anan magoi kitebi amakiam en kutit tab kingereza kebire stable food amuun bik chechang kobaishien mucheen kait sait noto nebo saa sita. Ak sait lo nebo bet ih , koame bichu imuch kemwa kele stable food nebo lunch nechame koame bik, kora kikere en Yoon kele b biscuits koame bik kora kikere en yu kerichek cheki kirindaen kutik imuch kekirindae sugunek, kou kalang,'ik, imuch kekirindae kora kou solobek amu tuguk chotet cheimebik en kasarta anan yakibacchiket ko tukuk choto cheimebik kouu eh kouu solopek kouu sugunek, kou kaliangik. Ikere kele kerichek chon imuch kebaisien kekirindae kaliangik chuton kora akimwa kele kararan kot boisioni amu yu kabatik cheibati muchelek ih , konyorchike rabisiek kora bik cheyae kasit en yuton boisiet en super market konyorchike rabisiek

Kirooh en pichait ni kikere chito ak bek chepitito en yon kikere bek chemachang'a akekere choto kabichek chemachang'a en yu. Kikere kora en pichait ni kele kakoit mwisho olebekyin emet kouu yuun amuun, ingirooh pichait ni kouu kakimwa kele olebekyin yoto. Amuun kikere bolik, kikere mbaret nekatuyo ak boldet so komilebich akoth missing, yuton elebekyin emetab Kenya anan elebekyin emet komugul ko raisivilen kakotuyo imbaret ak bolik amuun kirooh taiyun kobetyin bich kot missing, kora en yu kekere mi bek en yuun maginaevkele tos beechun kobitito Ako bunu ano Ako magikere akot piput olebunu, magiger akot kutit tab bek chuton, kora kekere kele mi ki nekakilumda , asikobititho bek , tos u boishe komputa anan tos kiboisien kelenchin bek obwan otokoste amuun chichon. Ikere chichiton kouu nelechin obwan onyitokosten , komilebich kot missing kora en yu kekere kele kiboisien kora inguek en yu kou yan amiatin inguek, kabiririt emet milebik kot missing, kikere kora mi agot ketik Cheka nyalilitu komi chekobiririkitu.

Ngiro en pichait ni kekere choon ng'atatekab tuga , koigere kora biuut noton nekakobit ako tesetai, ingemuch kemwa ak kele kikuren en kutitab kingereza ranching Ako kararan kot boision amuun yekirib tuga anan ko kiagik kou nito ni en imbaret neoo kot missing nekikemeto kitaban en taban kokraran amuun kinyoru tuga cheneriatin , kinyoru tuga chekaran kotesetai koetu emeet amuun nyorchike bik boisionik chekerati tuga ih ak kanyaikab tuga veterinary konyorchike rabisiek amuun yache kobendat kochikilate kokere kole ng'alek kora ikere Ile nyoru bik baishet kora yu kenyoru yoton banyek amuun uu emeetab Kenya banyek ih , konyorchike. Amuun bwanee ichek ak tuga choton chebo panyek ih akwochob asi koalda kokachi choto asikarik general service unit anan Kenya defense force ko chutik ko olenyorchike tuguk tugul kouu banyek kenyoru muiwek en yuton kenyoru akot kuinaik chekinga'ae ikere Ile kararan kot baishoni en kerib tuga en mbaret neoo nekikitaban keriben tuga .

en pichait noon kekere chi agenge neimuch ko ko ng'amnotet nebo temik anan anan kabatik imuche kemwa kele en kutit tab kingereza kemwa kele intergreated farming ni ko kabatisiet nebo musuaknotet tab kasari kobaisien noto kabuatet anan ko chikilisiet nemi barak kot missing en yu kokraran kot boision imuch ke kele intensive farming yaani keboisien koret neming'in nemamiten yoto kebaisien iboisien barak anan kemwa kele space asinyorchike choton chetoreti inguni kemwae kele isikchinige kelchin neoo kot missing amuun kebaisien mbarenik ne ming'in kot. Akinyor chike rabinik chechang asianyor mbarenik neoo. Kararan kot baisyoni amuun kenyorchinege amituakik chechang, inyorchikee rabisiek chechang nyoru bik baisionik amuun yu komache ng'amotik cheingen korobrob paipinik chu amuun ngomami ng'amotik komakirib paipinik kou niton koyache icheget kip ng'amotik kotareti missing yekeitestai kinet bik kouni kochang'aitu amituakik emet nyon akot kokwet nyon akomagerire ng'alekab rubet amuun yu kebaisien imbaret.

En pichait ni ikere chito en yotong yoo ih , kikere kora komiten tuguk cheuu mutaroisiek en yotong yo, kikere Bek en yo anan tos labchat milebik imuch akoth itebege Ile tos chichi komi koyae boisiet anan kawendi kobire picha asikochaben TikTok tos aenee chichi en mbar nemakibat komie, kikere kele kachob mutaroisiek. Ikwong'e akoth kele tos yaenee chichi inyee anan mi kiyo akowale taisiek chon Killeen buy time en kingereza tos lian chichi tos mache kwainee chichi kikere kora kora kele en bichon tugul koagole kekwonge kele ng'o chekobis imbaret akorobani anan yamet chichi tos kararan amuun mogoi kibisa imbaret akorobani amuun kamwaeech kole robani akora noton imuche kemwa kele , magoi kimasta bek kouni yekimae kimasta bek ih aitya kobechigecbechu imache ikirinde maranet ngo imach ikol tugun chechang tos milebik kot missing komakiker kele bendi bechu amuun kilenen labchat.

Kirooh en pichait noon. Ako pichait noon n kokanai chi agenge kemwa kele ken the farmer Ako kanai chichito kora kikere kitunguik kora en yoo boisioni ko kararan kot missing amuun akot ane ko akabatindet neo achame boision mami ki nasire mung'aret tab amituakik. Amu amituakik ko makoi kotebie chi komaamis, amituakik kit netai en sabetab chito, ngomami amituakik amwae alae kararan kot boisioni amuun akot yekicheru tuguk en lorit koteche kora ikochin chito kimnatet amu kemwae kele mazoezi noton ko mazoezi nebo borta asioam keny kokaranan kot boisioni . Kora en yuton konyorchige bik boisionik kouu neranik cheichoru tuguk en lorit kou niton chebangani konda kuniok konyorchike boisiet akotoreti akoibe emet kotesetai kochang amituakik amuun Yoon mi kabatisiet kochang amituakik Ako magomi rubet akot makesome loan kobun emetab sang kokaranan kot missing boisioni nekialdaisien

Ngiroo en pichait non kikere kipsoiwet kikere noton imuch kemwaa kele chepyosa amu kakoeet ih kikere kora korap ngokaik en yuun kikere kora kitonget en yun much kemwaa kele en yuu komii chichi koboe inee ngokaik koboisioni nikiboe ngokaik kobo komonut kot missing kora niton ngemwaa kou kandoindet nyon nebo emet noton ko president nenyonet kimwoe kele laitoriat nenyonet ko inee kitou koboe ngokaik ako kikoit yemii nguni kararan boisioni amu kit netaa korong inyorchigee rapisiek nerube noton kokoinyoru amitwogik amun nieny ngokiet anan iam maaniik ko keinyoru proteins cheteche borto kora en yoton yekialda ngokiet inyorchigee rapisiek kora en yoton ko kararan missing amun keturik ab ngokaik kotindoo choton kimuch kemwaa kele nutrients chemii barak netoreti kora keng'et kekolen minutik kou bandek kou ngwek kou tugun chechang ko kararan kot missing boisioni kora yan keisir gee en boisiet ko maiwendotii ibwoti tuguk chechang ichorsei amu itinye tuguk kuk chetoretengee akot kororik ab ngokaik kouniton ni imuch kealda kora asib kechoben ngoroik en textile industry ko kararan kot missing boisioni anee ako chito neoldoo amitwogik ab ngokaik konyorchigee ak inee rapisiek ikere ile kararan boisioni

Ingiro en pichait ni ikere ngokenik en yotong , kikere korik en yoong, kikere ketik . Amwae kele yu ko baetab ingokaik netesetai boisioni ko kararan kot missing kit netai en yo kokainyorchikee rabisiek amuun yekialdaen ingokaik inyorchikee rabisiek en rabinik. En oret nebo pendo amuun ieny ingokiet kianyoru pendo Ako penyato kotinye kit nekikuren protein en kutitab kingereza ko protein koteche borta chito amuun ih kikuren body building food en kutitab kingereza kora en yuton kemwae kele yu kiumi keturek chachang amuun Chang ingokaik chu . Keturek kimuch ialde aki nyoru rabisiek, imuche ibaishen keturek igoken minutik kuk kouu nguek kouu bandek, kouu tugun chechang kouu ndisinik amuun keturek kab ingokaik kotindoo nitrogen Ako ngisich minutik choton kokaran missing akot mugochwaisiek alak kou mianogig kab kasari iseriar komatinye ibaishen keturekab ingokaik. Kora en yu koyachin ke neranik boisioni ngamun ingokaik chu koyache kebai , yoche keker ikere Ile nyorchinige en boisioni korÃ bich chealdo kou agrovet

Ingiro en pichait ni ko kekere ketit en Yoon , kikere kora panget . Olekatebta ine komwae kole mi chichi komae kotem imuch kemwa kinetesetai en yu kele pruning anan ko slashing netesetai en yuton. Kikere kele boishani kokraran kot missing amu imuche kochabchinge kokwet anan kekuren ket kel nekimunyen yo imunyi kityo en yo yaisomani kitabut neng'ung kokaran kot missing kora boisiet nito amunee yeichab kouni koyae ketit koner komie akosich ketik alak anan kosich morik chechang akochab kokwet nekararan kot missing nekikuren anan nekimunyen Yoon kalal asista. Kora mara infichob kounito kosich lokoek chechang ngamuun kit kora kokraran nekechabe kounon . Kora ketit ngetem konaton kotesetai koetu ako akochang'aitu lokoek , kotinda kora mogonchwet kora ketile chekikolalio kararan kora baisionito koyekistestai kouni kineti kabatik . Amu kemwa kotieme chito Kochab imbaret neoo minutik Alan

Ngiroo en pichait non kikere bandek choton chekokinde cheburet boisioni elekichoptoo en kaa koimuch keyai en ortinwek oeng ana ko somok ana ko ang'wan akot. Kit netai en chito nemaibat bandek imuch koboisien kimnotet nyin koboker bandek chu ak konde guniet imuch kinde cheburet ak itya kebirobir ko yekokebir inyorchigee nandiek kouniton kora en chito imuch keboisien noton ko cheborit anan kotinygee ak neng'oe anan nebekere bandek en kurgat kora imuch keba keboisien kot ko chito nekole mbaret neoo kemwae kele large plantation en kutit ab kingereza ko bore inee en mbar sait noton koboisien cheborit noton ko traktet newendoti mbar kobore bandek ak korondoo korongyin tibait ih koyoto elekiyoitoo boisioniton yekeichop kouniton inyeimaa yekaimaa kende guniok kouniton ako chobokis kealda anan iboisien en kurgat ichoben kurgat ng'ung ana ot imuch ing'ochi tuga ibaen tuga iker ile kararan boisioni amu komii bandek komii kimiet ako kirindoo rupet en kokwet kirindoo tugun chechang chornotet chelesosnotet amu elemii amitwogik komakochorse biik amu ngochang'a kora kouni keoldoo